Ee kaidim atejo ore tene, naa ketekesuaki enadaa. Endaa natii kulo kuniyiani nakesuno. Enaa oshi yiok, tenikikesu irpaek, nakipik irkuniyiani. Ore pikipik irkuniyiani, eton taa meoshuno, nikipik irkuniyiani pakidim atooshu. Nikienaa ake enaa kulo. Nikiwosh awoshu irpaek, badala nintumia enoshi oitoi enkesunoto amu ikesu naa tonkaik, na midimayu naa amu keya muda oleng. Neeku teniyieu nisioki atum kulo paek linonok, na ipik ake irkuniyiani, niwoshu torkeek. Ore pidim atooshu, nibuku, nintayu mshakweni, nitumoki atipika irkeek atipika endaa ino ashu irpaek linono atua orkuniya likae, pitumoki atipika sitoo pintumia.

Kaidim atejo, keponu iltung'anak atumo, arashu ore tenewoi kelio ajo intomonok naetuo atumo. Eponu ang'ar iduat, peyiolou eniko teneret ate. Teneretoo, olosho. Amu ore oshi tolosho, na intomonok narikito. Neeku, keetuo tanakata, ore entoki naitiship oleng tenewueji naa, keetuo aponu atumo, tolturrurri lenye. Peponu alikino iduat napaashari. Peyiolou eniko, teneret ate, tiatua esiai enkiremore, arashu tiatu esiai eramatare.

Ore ene tipat naa keetuo iltunganak atumo peeponu aitengena , egira angar , egira angar induat napaashari. Niaku keetuo ninche atumo arashu eeta oshiaake ntoki naji olturur loota . Neaku keetuo aponu atumo peeponu ayiolou enegira esiai enye . Elelek aa ilaramatak logira aramatisho, neeku keetuo ainguraa eniko peitengena peyiolou eniko tenidim ataas esiai enye ashu ataramatisho arashu sii dii tenaa kegira airemisho , neyiolou eninko arashu eyiolou ajo kaa daa taata naishiaakino pee euni tiatua ena rishata , tenaa kerishata naatae enchan sapuk tenaa kerishata naatae enchan kiti , naa kidim aitengenata neyiolou ajo kaji eikunaa .

Ore ena siai te murua aang' naa ekiramat oshi ilukung'uni, ekiramat ilukung'uni naidim aishoo iyiok irmosor amu keetai oshi nkabilatin are oo lukung'uni. Keetai ilukung'uni ormosor neetai lukung'uni oo nkirik. Neeku kiramat tenakata nena oshi naisho iyiok irmosor, nekinjo ninje endaa, nekisujaki enkaji enye, nekinjo ninje irkeek loidi looyeu nee nekiramat aikunaki neija nekitum aatum irmosor aitobiraki.

Ore ena baye nae kipuo emukunda nikiirem olchamba lang', ore pee kiindip airemo nekidumu empegu nekipik entoki naji nasari, ore pee kipik ine wueji nekintoipoki tena neti peyie etum oloip peebulu, nekibukoki enkare nakipik sii embolea. Ore peeidip aatubulu te nasari, nekiipuo nekipuo aa aapik ai aidumu nena puka tiatua nasari aapikpik iwojitin aidapash peetum ewoji sidai nebulunye. Ore egira aabulu nekipik embolea nae kimpalilia ake enaa ake niki nikitum aatipik aatorip pee menya ng'uesin natii ine wueji kiidim anoto kuna puka.

Ore entoki naitiship oleng' tena siai naa eji ekitum endaa nekiiyeu ata tenaa kitii enkop natoyio, enkop nemeshaita enaa adake. Ore tene naa ekindim niki nikiu nikiudu inkariak king'ira aing'otu ninje te wueji neji borehole. Ore peeuduni ina are naa inyang'u iltankii nipik enkare ino, ore piipik enkare naake intoki ainyang'u solai ore nena solai orpaipi naa ninje nekiretoki piitum enaduo are ino natuuduoki tiabori enkop amu kisaidia solar awosh emashini nailepunye enkare nepik irpaipi nelo apik iltankii, ore pee epik kulo tankii nae indim ake aitumia tenkata niyeu

Ore entoki e dukuya naa enkiremore amu tiatua enkiremore kiindim anoto ele matundai, neeku iina entoki e dukuya nang'asa ajing' ndamunot ainei. Ore tenkai e are naa ore ena nelio enaa ntomonok napaashari nainepunote te wueji egira aashipa te siai nataasa ninje anaa olturur, idim netuunishote apa ninje nepomu tenakata aaponu aakesu, neeku kegira aashipakino esiai nataasa nidip nidim aanoto ina toki duo nayeu ninje. Neeku ore entoki e dukuya ento entoki e are naa kelio ajo ore ena kop mitayu enkop nashaita enaa ade ake kake kitumiai irpaipi peetumi enkare nidimi ataas ena siai enkiremore te sidano netumi ntokitin nayeuni.

Ore ene dukuya naa kang'asa aliki oltung'ani faida natum tened teneaku ke teneas enkiremore. Ore eniare kaitoki aifundisha ele tung'ani eniko teneudu enkare naidim aitumia tiatua olchamba lenye, ore te nena pokirare , tenikipuo enaduo edukuya, naa kang'asa aliki faida enkiremore aliki ajo ore teniremisho oltung'ani naa ena daa itum naa ore oshi pee kipuo pii kiasisho naa kiasiho tenkaraki endaa kiyeu, neeku ang'asa aliki oltung'ani eniko teniidim ataasa ina siai. Ore ina naaji e are enkare naake kaliki ake ajo tenitii olosho arashu emurua nemeeta enkare, arashu nemeshaiki enaa ake indim ake niudu enkare ino te nkop, naa enintumia irpaipi o solar o emashini nawosheki enkare naa indim ake ataasa esiai ino enkiremore aitobiraki.

Ore ene dukuya naa, ore oshi ilkeek naa ninje etii enkishui oltungani, amu ore oshi enkiyanget nikiyiataa naa ilkeek einguaa, ore enikintayu naa ninye eyieu ilkeek peyie ebulu ,ore eunoto oolkeeke naa keeta faida sapuk oleng amu ore ewuaji netii ilkeek naa kesha itobiraki, naa keetai sii enkiyanget sidai keetae amu ore inewueji nemetii ilkeek nemetum iltunganak enchan , ore sii teina nkae naa ore ilkeek indim aitumiya anaa oloip ,ore olchani teneeku eirowuaja enkolong naa indim atasaru olchani naa olchani ake linkidim aishoo oloip.

Ore ene dukuya naa endaa amu ore tiatua enkiremore naake etum iltung'anak endaa, teniremisho iltung'anak naa mitokini aata shida endaa tena kop. Ore sii eniare kelio ajo ore ena naa olchamba sapuk elelek aa olturur looasita esiai nabo arashu tiaiolo elelek aa oltung'ani loasita esiai kake igero eyauwa ena siai manufaa tooltung'anak lina murua amu igeroki iltung'anak keasita kibarua. Naa ore tenias ina siai ke keidim ore iasita easita oltung'ani esiai ketum eng'eno nayolounye ntokitin kumok elelek idol inta intapuka ashu end endaa naunitoi nitu akata iyolou iyie niyolou enikoni teneuni tenilo ina siai. Ore sii eniare naa itum iropiani teniindip esiai ino, naa ore piitum nena ropiani nae kiindim aataret tiai oitoi.

Ore entoki e dukuya naa enkiremore, ore tene naa kegira kulo tung'anak aas enkiremore. Ore tenkiremore naa endaa oshi ing'oruni, ore peetum iltung'anak ina daa naa ninye sii naretu enkishui ooltung'anak. Ore enkae nalio naa kelio ajo ore kulo tung'anak naa loshi looret nkera, neeku kegira airem ena daa peetumoki aataretie nkera, elelek aa nkera okishin egira ninje aaret.

Ore ena siai naa esiai oshiake naas, amuu ekiremisho yiook temurua ang , ore tenikipuo olchamba airemesho naa ekiremisho kingira aayiolou ajo ekiyata, ekiyieu endaa ina pee kipuo aas ena siai, ore pee kiyas ina siai anaa ketanakata kelio ajo ore kulo tungana naa mpoosho etuuno, ore sii ninche yiok tinikiun impoosho naa ekipuo olchamba nikiunisho, nikiremoki ore pee ebulu endaaa nikipeu aikesu, ore pee kintayu tolchamba nikipuo aaoshu nikipik ilkuniani naa nikipik olkombe pee eitumiyai tenkae olong arashu too nkolongi naapuonu, neeku ore ina siai naa entoki naretu enkishon oltungani amu meeta entoki nindim oltungani ataasa metii endaa.

Ore nee dukuya naa kadolita enkamia, ore ena nkamia naa kegirai auud arashu kegirai aramaat. Ore niare naa kadolita oldaktari ore ele ldaktari naa teneaku shii keetai moyiaritin arashu atupukwa ake moyian naa keruuni to to murruan pee eponuu aramaat ntokitin. Arashu kore te nkaai aloo naleleek aa lopeny lopeny ana nkamia loipotoo ele ltung'ani amu kadolita likai ltung'ani tedia aloo ele ldaktari. Eleleek aa ninye loipotoo pee lootu abaaki enkamia enye.

Eeh ore tenewueji naa enkiteng' egirai aramaat. Etoo kulo ldaktarini aponuu aramaat ana nkiteng'. Elelek etooko ana nkiteng' noshii aare natii noshii nwuesin najii ilchuuruda ore lchuurai naa ewues natii atua nkaare aa ore pee ook nkiteng' naa keitanyamal nkiteng' meitooki enkiteng' andaa. Naaku keitanyamal oleng naa keiloo sii aibung ewueji te nkutuung najii enoore. Naaku eleleek aa ninyee egirai aitayuu amu ore ele ldaktaari eileoo ajo keibuyitaa entoki elchumaa naidim aibunyee ena ntoki natii atua arashu agira aitei lmaashir te atua enkutuuk.

Ore ne dukuyaa naa kaliiki oltung'ani moyiaritin naapasha naatai. Naliiki sii oltung'ana faida natuum teneramaat maali enyanak aitobiraki. Ore ne aare kaliiki oltung'ani ajoo elelek neetai moyiaritin napaasha natupukutu. Naitoki aisomu alikii lkiek oopaasha obaakeki nenia moyiaritin napaash paasha, amu ore kile emoyian neeta olchaani loobaakeki pee miloo ake naaku kegira iltung'ani aasishoo nemeata enia te lukunyaa arashu meata enia ng'enoo. Naaku kaidiim atoliki nena baa pookin.

Ee ore entoki nalioo nagira aasa tene, ore kulo tung'anak naa kelio ajo olturrur obo iltung'anak loing'uaa iwejitin naapashari loinepunote tene pee eponu aayiolou eniko teneret nkera naa kegira ninche aas esiai pookin naidim aataas pee idim ninche eniko teneret nkera, neeku ina pee egira ninche aatumo neyau induaat naapashaari pee idim aataret nkera.

Ore ebae edukuya naibelekenya ena tenkop ang',netayioloito iltung'anak ajo keeta olchani maana. Mekure apa edung'dung' ninche irkeek. Ore tiai, netaa apa keun iltung'anak irkeek, tiatua ingang'itie enye. Neeku ore temurua ang, na keuno irkeek tonkang'itie epooki tung'ani. Na ore oltung'ani loota olchamba sapuk, nitu edung' lelo keek lenyanak. Peyie kidim atapashare enabae. Amu ore ena, naa keyau olameyu. Ore eetae olameyu, nemeeta entoki naidim imali ang' ainasa. Neeku, ekidim iyiok atejo, kitapala apa yiok esiai nadung'ieki irkeek. Arashu, nanukieki inkuk amu ine etumieki enashida, nemeetae irkujit.

Ee ore tene naa kegira ele tung'ani aasisho tiatua emukunda enye, elelek oolchani oloshi oorieki ntokitin nainyaita enda endaa tiatua emukunda egira apik olch egira apik olchamba lenye arashu elelek sii a ore ena toki nagira aipim naa fertilizer amu keetai fertilizer too nkoitoi napaasha. Elelek aa fertilizer egira apik emukunda enye.

Eeh pii kaadamu naa ketoon aasita otana nkaata . Ore sababu oshii naata nanu paa agiraa aramatie kuna mootonyi arashu mbaatai naa ore ntoki edukuya naa keiyau faida amu tiniramaat naa idiim anotoo ropiani tiniloo amiir embaata. Idiim sii nimiir ilmosoor le mbaata. Ore sii teayaloo ore nkolong' nimieta mbukaa naa idiim ateyaang'a mbaata. Naa endaa sii nidiim ainose entokii pooki niyeu amu keeta ng'irii sidai.

Ore entoki naitiship oleng, naa idim aigero keon. Amu, ore oshi tenamaisha nikitii, naa ore kila oltung'ani, na keyieu, esiai. Ore ena, naa esiai tosha. Amu ore iyasita enasiai, nimilau akata iropiyiani. Idim anoto ropiyaiani niasie mbaa pookin, nilakie sukuulini, idim anoto ropiyaiani, niasie intokiting pookin niyieu. Ore si entoki sidai tena, naa idim ake, nirem kuna puka eshaita omeshaita. Amu idim aitumia enkare tolpaipi, abukoki mpuka inonok, na nitum endaa.

Kelelek oleng, amu ore ena, naa endaa naji endooma. Ore ndooma, netiu ake enaa nkwashen. Idim ake niguet, nidung'dung, metabai enaa eniyieu yie, arashu idim si nintokitokie epurupurana, itagueta, idipa taa atagueta, nintokitokie, ninosie shai. Ore si tenkae oitoi, idim ake nidung' niguet, nidung'dung, nipik ormushele. Arashu inkarank onkulie tokiting ake. Nintobirie impuka. Nidim ainosie enkae daa.

Ore ena naa enetipaat oleng amu idiim airemuu niloo amiir, nidiim sii nireem kuna dhania nipiik endaa enoo arashu iireem. Naa keitumia oleng te murua ang' to siruaai amu keedimii aitobirie ena ntoki najii kachumbari naa kesidai oshi ena poorai najii dhania amu keeta olmosiir sidai neeta napiik sii endaa metaa eata olchaami sidai. Naaku ekinyoor yook oleng etuun arashu aremoo endania amu keretuu yook te nkotoi kumook. Naa ore sii ninye dhania keata faida oleng amu kuutiik ake iibung' naa kuutiik naiyau ropiani kumook. Ore tiniaku elotoo amiir naa idiim aitayuu ntunaa naara uuni ake naa niyaan nimiirie tano naaku keeta faida oleng.

Ore ena naa kanyor nanu naa ore peyie anyor ena naa ore ena naa endaa naa ikijo oshi impoosho. Ore mpoosho naa endaa sidai oleng' amu iindim ateyiara ninosie ormushele arashu inosie orgali, indim sii ato ateyiara mpoosho inonok nintushul orpaek nitum orkeseri naa iyer orkeseri naa ore orkeseri naa endaa sidai oleng', endaa naata eng'olon, endaa naidim oltung'ani ainosa enoshi kata eesita esiai nagol.

Ore ena naa pilipill ore pilipili na enkaai ndaa sii ninye sidai amu iitumia ake enaa endaa. Ore pilipili iddim aitumia to nkotoii kumook, idiim atipika olkiseri arashu ipiik mbooshoo, arashu idiim sii nipiik entokii najii kachumbari tinitibiiir kachumbari eiyeu nipiik pilipili. Niidiim sii nipiik ena ntooki najii entontero teneyieri.

Ore entoki e dukuya naa keeta ena siai faida oleng' amu ore eramatare oo lukung'uni arashu imotonyik naake keeta faida tooltung'anak. Keeta faida too nkoitoi napaasha amu iindim niramat lukung'uni nor oormosor nekiiki irmosor, indim niramat lukung'uni oo nkirik naa ore pee eaku etubulua elukung'u netum nkiloi naishaakino nae imir nitum iropiani.

Ore tipat sapuk temurang' tena baye naa ketum oltung'ani faida amuu ore pee iramat kuna lukunguni naishoru irmosor naa itum iropiani amu imir irmosor linonok. Idim nimiraki kampunini naa ninyang'u kuna oshi nayier inkekii amu keyieu oshii ninche irmosor oleng'. Ore enkae toki ore kuna lukunkuni temurang' naa ikiramat oshi iyiok enaa olturur neeku ore enaa siai kidim keyau naboish tiatua yiok ama ikipuonu atumo tenebo nikitum ang'ar duat napaasha enikinko temikiramat lukunkuni pekitum irmosor oretu iyiok.

Ore enaa kelelek oleng' ,amuu inyang'u ake empeku nirem olchamba lino nilo aun. Ore piun nipik emboleya , ore pipik niyanyu terishata nabulu ore peadoru enkuashe ino penyo nidim ake ashomo olchamba nishukoki nkulupuok. Naa keyieu oshi ninche nkulupuok kumok petum eweji sidai nepukunye nkushuen kumok. Ore pidim airemoki nianyu terishata dorop nidip ake nilo akesu nkuashen inonok. Nilo aitayu tolchamba, ore pintayu naa keaku idipa anoto edaa aa kuna kuashen.

Ore te murrua ang' naa ekiuun oshii yook embukaa. Ore nikinkoo te dukuya naa ekinyau embekuu naa kipoo ajeluu embekuu sidai. Ore pii kidiip atejeluu mbekuu nikiponuu nikipiik nursery ore pee ebuluu nikiponuu aidapashaaki olikai lshaamba pookin likidipaa doo airemuu te dukuya. Ore pee ikiuun nikibukoki enkaare tana kituuno te rishaata nemeeshata. Naa tana kituunu te rishaata nasheeta naa ekipaal ake metubuluu. Nikipiik sii embolea pee etumooki mbukaa ang' aitisidanita. Neeku nejaa sii kinkoo.

Ore ena naake elelek amu iun ake nasari ino, ore piindip nirem enkae wueji tolchamba nintobir intokitin naa kijo oshi iyiok eruat. Ore nena ruati nintobir tolchamba naa ninje iindim aidurie ena nasari ino nilo aunoki, ore piiun tine wueji nibukoki enkare ninjo metubulu naa nitum kitung'uu ino.

Ore ene dukuya naake aliki oltung'ani maana arashu faida natum teneas ena siai. Ore eniare nekipuo o ninye nekinyang'u empeku nalotu aitoduaki eniko tenitobir olchamba lenye, nekiun ina peku, ore peekindip atuun nekianyu metubulu. Ore peebulu nekipuo aing'uraa kuna kwashen ang' amu kijo yiok kuna nkwashen orkokoyo tenaa ketisidanita arashu ketubulutua naa nikikesu.

Ore ena baye na ebaye osiake nikiasita naaku mee olmaareng'e, ore ena naa endaa. Ore sii ena naa kejii olmaleng'e naa keunoo shii ore pee ibuluu nesapuku aikojii. Naaku etabaiye naishakino pee enyai naa kikesuaki te lchaamba nikinyaa arashu kimiir.